Eh kidim naaji iloopeny ingarrin uh aitobiru garages enye sapukin nepik naaji ntaoni e sapukin nidim naaji ae rejesta kuna garages enye tormutandao metaa keyiolo ajo kaji etii garage naa kaa moyian nabo ashu kaji nebo itobirr tengarri tenelo neinyiala engarri ore kuna taoni niaku keeta naaaji eh ingarrin pookin specific garage tenaa ingarrin pookin e toyota neeta garage enye tenaa ine mitsubishi ashua tenaa kenkulie kabilaritin akeyie natii niaku nejia naaji idim naaji ilopeny ingarrin aikuna amu inakata naa eleleku esiai enkitobirata ongarrin amu mitoki inakata agol kelo ake oltung'ani nejo alo ainepu ore garage nashomo naa elelek metii olaini ashu elelek meiding'a tenkarake naa netolikioki duake teina siai ormtandao.

Kara nanu olairemoni lendaa katukul uh kairem indaki napaasha karem irpayek mpoosho enkano onkulie daiki akeyie kumok naa ore oshi enikinko eh keetae app ashu ewueji tormutandao naindim atodolie ajo kanyio taata bei endaa flani too tosokoni tanaa irpayek kanyio taata emiri orkunia lonkiloi ntomoni naudo nejia sininye etiu impoosho naa kaji itumie ena sokoni niaku nejia taa oshi kinko ore ingolikinot natii ena siai naa ore enedukuya keya nijio aing'oru osokoni naaji naa kelakua osokoni naa ninye ilo atumie bei sidai ore osokoni litaaniki nelelek duo naaji metii naa bei nikintiship neaku nena golikinot taa kigira aimaa kake ore eyia keretito iyiok ena tekinoloji oleng amu keeku naa iyiolo ake ajo ore ena daa nagira alo akesu naa ewueji naje amiraki naa terishata naje niaku miata wasiwasi ilo airemisho niaku embaye sidai oleng tekinoloji tiatua enkiremore endaa.

Keetae oshi kotini naji ene land naa ninche oshi naapuo ainining irkesin akeyie pookin loipirrta ena siai naa enkulupuoni niaku eneretoto oleng ena kotini amu ninche naapuo aing'orr irpolosie pooki ombaa pookin naipirrta esiai enkulukuoni niaku tenelo naaji pinyamalu iyatata orkesi elelek ingirara aishankarra ajo ewueji neje etii orpolosien ashu imee enewueji naa kidim ake iltung'anak aashom kidim obo ashomo aisitai olikae te kotini nepiki naa ilo shamba entoki naji caution ore peepiki enkop caution naa kimaanisha ajo mitoki naa inakop alo amirayu niaku mpaka nepuoi ainining ilo kesi ore ake penining'unoi netumokini naa ashomi aishoru suluhisho naipirrta inakop niaku enetipat oleng kotini eh onkulukuok torkerenget lormasae.